Ore pee eku keetae elainyiangak loo ntokitin hasua entokitin naamiri too ildukai ashu too wuejitin napashipasha naa kajo nanu keyau enkinyiangata oo ntokitin metimiri amu ore oshi entoki nayau biashara mehomo dukuya naa tenetii entokitin naamiri netii elainyiangak oinyiangu naa oree pee kijo ketii lainyiangak naa ketaa mbaa kumok nikiwaita into consideration etii lainyiangak nebaiki netaa enkidinata enkinyiangunoto netaa enkidimata nainyiangunye ntokitin naa keyau metimiri ntokitin kake Tena lainyiangak ate etae kake meeta lainyiangak enkidimata nainyiangunye ntokitin nimaniki memiri ntokitin melo biashara dukuya metii elainyiangak egolon nainyiangishore oree taa tenajo egolon naa kaimanisha eropiani amu lasima pee etaa olainyiangani eyiunoto keyieu nainyiang'u netaa eropiani amu emaniki olikae tung'ana laa keyieu nainyiang'u kake ketaa liming factor arashu entoki namitiki enyiangisho naa eropiani neeku naa yenetai eropiani neetae sininye willingness oo lainyiangak pee einyiangisho naa kishoru metimiri ntokitin

Ore emoyian ebitia kesipa Ajo olola too iltung'ana otum ropiani ashu mpisai kutik amu ore ninye bitia naa olola too iltung'ana otaa ropiani kumok tapala iyie oltung'ani otaa mpisai amu ore enedukuya tenitum ena moyian kitorrono oleng amu keeku ewok irkeek oji ARVs maisha ino pookin ometaba naa nikilotu Aya amu meeta naa olchani eventually kake ore naake Eton inju entegemea kulo keek oji ARCs maisha ino pookin nemelelek doi enkinyiangunoto elo keek nitoki aku tenelele naaji ore entoki naa recurrent inyiangua ake ena enkata inyiangua taata nainyiang'u taisere nainyiang'u enkailog edol Ajo keeku olola sapuk hasua ashu esulaki too oltung'ani otaa eropiani kutik oleng neeku kajo kesipa ore bitia naa olola sapuk oleng too oltung'ani otum mpisai kutik neme ninye ake olotum mpisai kutik ore olotum mpisai nabaa enaa olataa akeyie mpisai yoyote naa olola ake amu enkae expense ena nimiata natolokunye naa majo ketii apa oltung'ani oo expect ajoelotu neeku ejipange tenkaraki ena neeku olola sapuk too oltung'ani otaa mpisai kutik

Ketii embaa kumok naisho kenyaa metaa enkop nayau irmushngu alag kulie oshon pookin torkila lee afirika ashuu tenkop orkila orok ore ene dukuya naa eseriani ore olosho lee Kenya nikinotito eseriani too nkatitin kumok natulosoitie amu metii larabali kumok otii Kenya ore ahi Kenya naa democratic country naa etum iltung'ana eseriani meetae furugu sapuk hoo nibelekenye too nkolong'i natulosoitie amu etadoyie taata eseriani ee Kenya too larin oo Kuni otulusoitie oree sii enkae toki naa ng'uesi natii olosho le Kenya hasua migration ot the wildbeast yinkati epuo Tanzania neshukunye Kenya neshukunye olosho lee Kenya tenewuyee Narok naa entoki oshi nanyor irmushngu nepuonu adol egira yinkati aiduru ore sii mara naa etii ng'uesi kumok oleng kiata sii Nairobi National park kiata sii eng'usi kumok kiata Amboseli, samburu national reserve naa ntokitin Nena naisho elashumba metuu adol olosho lee Kenya naa ore tenkop ore enaidura oyinkati naa ketii among the seven mistries naapuonu elashumba adol

Ee ketii mbaa kumok naisho kenya metaa enkop nayau irmusungu alang irkulie oshon pookin to irkila le Africa ashu to irkila loo nkuapi te nkop orkila orok. Ore ene dukuya naa keseriani, ore olosho le Kenya nenyor eseriani toonkatitin kumok naatulusoitie amuu metii larrabali kumok ootii Kenya ore oshi Kenya naa democratic country naa etum iltung'anak esriani meetae vurugu sapuk hoo neibelekenye too nkolong'i naatulusoitie amuu etadoyie taata eseriani e Kenya too larin okuni ootulusoitie. Ore sii enkae toki naisho meyau naa ing'wesi naati olosho le Kenya haswa migration of the inkati tendewueji e Mara epuo Tanzania neshukunye narok neshukunye olosho le Kenya tene wueji e narok naa entoki oshi nanyor irmusungu oleng nepuonu aadol egira inkati aidurr ore sii Mara naa etii ng'wesi kumok oleng nikiata sii Nairobi national park kiata ng'wesi kumok kiata amboseli nikiaata samburu national reserve naa ntokitin nena naishoru ilashumba meetu aadol olosho le Kenya ,naa ore tenkop naa ore ina aidurra oshi oo inkati naa ketii among the seven histories naapuonu ilashumba aadol.

Ore iltung'ana oranyu nakaidim atejo keret eranyare oleng naa keetae entoki naaji content creation nibelekenye eranyare oleng amu ore sininye olaranyani naa content enye ena naa keetae ntokitin ee social media naapiki ena ranyare ore peedol oltung'ani ena toki ninyobirua siiyie naa keeta esajata siiyie nikilaki neeku edol Ajo ore elaranyak kumok nitobira accounts enye tekuna platforms ore taata pee erany nepiki esinkolioitin lenye enewueji ore pee elo eyie adol sanisana tee YouTube nidol Ajo etaranya oltung'ani osinkolio sidai oree pee eng'or netum sininye enkiti toki ore siniche elaranyak neretito eranyare enye kake etii ake lemeritiyi oleng hasua iltung'ana kiatu nkishu lemeyiolo Kuna platforms eranyita ake ninche kake eitu etum exposition neyiolou Ajo keetae doi ewuejitin too loingange naa ore pee epik entokitin enono nikitum taata esinkoliotin linono atalak olopeny ore pee erany likae sinkolio naa elo sinkolio likilakii kila kitu of your next song osinkolio lino osuju

Kesipa ore oltungani le hockey naa keishopo oleng arida. Tenkarako batisho natii oleng esiai naasita ashu enkiguran nagira aiguran. Ore hockey naa enkiguran naigurani enkiti pira kiti oleng kake kegol neiroshi naa toonkeek naagol eigurani. Ewosh oltungani nenanguji etiu anaa osoit otananguaki niaku idol naa ajo tenikitum ona pira ehockey naa kelelek kiumisa arashuu kiar naa sidai naa eneretena oltungani tengoitoi naa tenelo netumore ina pira nemeumisa. Maape siiyie for Example arashu enkitanyaanyukoto oltungani oibung gooal e hockey, neishop helmet telukunya ompaka tenkomo eeta entoki naibooyo empira naa tenelotu empira nemebaiki ninye newosh ina toki neshuko tenkaraki entoki naji safety ore too nkaik neishop intokitin naangol oleng metaa tenelotu empira ne absorb ina shock. Ore too nkejek neishop ake inamuka sapuki naagol. Ore torgoo nishop irmatiresi intokitin nasngol naa keji shock absorber peyie etum naa ayakikisha ajo tenikitum ena pira neitadoyio, chances inonok peyie iumia iyie. Nenakilani naa eshop iltunganak oiguran hockey naa

Kore entoki nagira aasa tenapisha, nikidolta oltung'ani ogira airo. Neeta enchati nado, neeta enkiti kad naata temurs. Kidolta e burner ,e burner natii tesiadi, naijo keyieu nigero Kenya Airways. Kidolta si ele tung'ani ajo keeta microphone, na ninye naitodolu ajo kegira ele tung'ani airo naa ketii iltung'anak oinining'ito. Amu tenemu nai metii o microphone, nenaata mikiyiolou. Kidolta si public address system, kidolta osipika. Ore ilo sipika na kitodolu ajo kekumok iltung'anak ogira airorie, na ina ping'oruaki osipika peyie etum iltung'anak atoning'. Amu tenemu arkutik, nenata ata kirori ake metii public address system. Kidolta si ewoi nitelekini bukui, imanisha keetae places of reference, arashu nkardasini naa kore ake piteng'enisho ele tung'ani nebolu ai refer, ajo naa sinanu. Ore etiu nejia, maniki na ore ele tung'ani negirai ai fundisha iltung'anak, ilarewak lontekei arashu iltung'anak oosisho te airport, tenkaraki naa ina burner naigero Kenya Airways. Neeku taa lelo.

Ore terikoto naa ore olarikoni netaa esiai sapuk oleng netaa esiai sapuk oleng amu olarikoni oshi enkongu oltung'ana orikito ashu olosho oba ena olorikitoore enedukuya tenetii naaji enkundi oltung'ana netaa naaji mbaa naaje neyieu orais nebaiki naaji ore raia nimininig kake ore pee eiro olarikoni lenye naa ore naaji iltung'ana otii teshumata ashu otaa egolon sapuk naa kitashekini amu eiroro naa olarikoni Lena kikundi oltung'ana ata Tena kiti ore oshi olarikoni naa ninye olotu aliki iltung'ana ashu ninye opik ereteni arashu barakinot nabaa ena nasuji petum eseriani ayeu too iltung'ana obaa ena elorikito amu ore iltung'ana otone metaa olarikoni metaa oltung'ani oitashekito metaa oltung'ani owutaa metaa oltung'ani oishoyi mbarakinot naasuji pee eyau eseriani naa kingolingolae nelotu enkingolingol enkop ore sii enkae siai olarikoni naa pee eyakikisha Ajo ketaa iltung'ana orikitoi eseriani ore naaji tenaa egira aitasheki iltung'ana hamisini naa eyakikisha Ajo ore lelo tung'ana pookira hamisini netaa eseriani meetae elarabali meetae empurore tiatua ore iltung'ana oitanyamal eseriani oo iltung'ana neyau eroruat

Ore nkukuni oo nkera naudo sindanoni oleng naa kinyial biotisho irkastomani oleng amu ore ake pinyia enkuku naudo amu kelo neudi irkeek kumok oleng ore leelo keek nibaki ashu niadopt ore peelo oltung'ani Anya nilo Anya enkiringo Eton apake etaa olopa Shani ore lelo keek aa kigero specifications enyenanaa not good for human consumption nkukui eifaa peisho mifaa pitumia iltung'ana edolita Ajo ore pitumia iltung'ana naa keeku naa mee sidai tee biotisho oltung'ani nabo ore taata esiai ee cancer nilepua nkeraki chemicals naagira iltung'ana Anya naa nabo onkoitoi ena nainosie iltung'ana chemicals naa torrono oleng amu ore pee etumoki atipika Kuna kemikali atua osesen lino neeyau moyiaritin kumok naijio dmsaratani, cancer, naa Torono oleng tee biotisho naa oltung'ani kesidai ake enaa ore nkukui oo nkiri nemudi irkeek ata ninye ntaare kila kitu akeyie na ore pee eudi niminyia ebayie elo Shani ningas aishoo meyishunye elo Shani etaa ninye mimea, Nganya oshii eudi irkeek naa Torono oleng tee biotisho ang

Ore enkiguran embira naa keilepie biotisho oseseni lang oleng, oleng, oleng amu number one naaku ore eninguran oltungani imbira naa ikwet, ore piikwet nirog, nirogue emoyian nihema nepuku olchafu pookin kama for example oloirobi naa emoyian oshi inia neayau enkijape, neibung' emafua ashu kake ore piikwet oleng ahema nirogu ilo ilchafu pookin nena bacterias pookin nieta oltungani tosesen naa ore penguran embira niaku physically fit arashu neaku kegolu osesen lino oleng indim akuata, indim aipido, nidol ajo ibik oleng aakegol osesen kino, kelama ole oltungani lemear embira. Eatae emoyian najii obesity ,kore obesity naa oltungani laa kenya ake endaa netoni, nemeeta aitoki naas. Ore oltungani load embira nemelelek peetum ena emoyian kake ,ore oltungani leton ake meas zoezi mekwet impira meas esiai naa kelelek oleng peetum imoyiaritin enkijape, imoyiaritin e obesity akke ore oltungani oar okwet aar' embira nemelelek peetum imoyiaritin amu ore ninye kwansa osesen lenye naa reactive.

Ore enkitainoto enkijiape ee carbon naa ketaa nkoitoi naiboriekie amu enkijiape Torono nainyial oloingange tenesapuku too loingange naa ore enkiborete enkijiape ee carbon naa kidimi atum irkeek kumok ore irkeek naa keetae entoki naaji photosynthesis tee science naa kitumia irkeek ena carbon natii oloingange tee photosynthesis naa ore pee Eun irkeek kumok oleng nias esiai ee agriculture naa keisaidia oleng pee epunguza enkijiape ecarbon too loingange ore eniare naa ore nkampunini kumok taata nasisho midim taaa aidopta the green power energy njeere neyasishore solai nimitoki aitumia petroli aiburn petum energy emaniki etumia electricity ore electricity naa sidai amu meeta emisons nani release edim aitumia solar panel naa sidai amu meeta ninche ore Nena pookin naa gree energy kak ore nkampunini pookin neton egira aitumia unlock ways of production aa njere kuburn diesel arashu eburn petroli naa kegira ayaki olosho Bata tenkaraki emissions enkijiape ecarbon naa ore naa nkibore naa pee aiadaputi

Einyiala olamei tumoto endaa tenkop amu ore oshi taata nkatitin enchan naa un_timely naa ore apa nkatitin enchan naa timely keetae enchan oo nko kwa nyesha olapa lioguna olapa letomon are kae eibelekenye taata mekure etae enchan timely etaa kesha ake enchan meyioloi mekure eyioloi nkatitin enchan wonee menjan nibelekenya entumoto endaa hasua too lairemok loo ilchambai amu tenirem olchamba neitu eshaa nioza irng'anayio linono tenteri Eton eitu ebulu edol naa Ajo eiafecta iltung'ana oosita esiai yaa agriculture ore sii kulo lotaa mifugo ninyiala ake siniche teniche amu ebaiki naa Nena tokitin enye oshi eyieg aitaa endaa ashu emir ore naa pee esapuk esiai olameyu nidol Ajo keronkenu ntokitin nesasau neeku ore pee emiri nemelo bei apa naishakino nelo emaniki aa orkuoo sapuk oleng kake etudungo enkiloi etasasa naa mbaa nayau olameyu ore tenkata olari nebaya orkuo nkiloi enyena naifaa pee ebaya naa kemiri mpisai sidan

Ore temurua naati nisulaki enaalo orkeju odoo enkop naaji Magadi naa ketii mbaa nalimu tumoto endaa naa ore enedukuya naa enchan oree pee eku ketii enchan nashaita too nkatitin ake nemelakwa nimimutie naa eitodolu Ajo ketumi enda amu enchan naa pooki toki ninye nayawua endaa nisho mirimeshoi amu miremishoi tenadol oo nkurman kake ore ake peeku metii enchan naa kitodolu Ajo ore tumoto endaa na kelo abori oleng eniare naa oltung'ani oramatisho esidai neramat entokitin enyana neud naa oree tee kimasai nejia ketum elo tung'ani endaa amu ore email ashu enkishu ntare naa endaa ninye openy amu tenelo naaji pee elauni entoki nanyai nemiri orkuoo obo botor naa tenetasha naaji metaa etopiro ashu etaramataki esidai naa kemiri mpisai sidan nenyai endaa elo kuoo nkolong'i kumok naa teneitu eramatare esidai nemiri mpisai kutiik nemenyai nkolong'i kumok

Aa ore entoki nadol nalotu ndamunot aainei tenadol ena baye naa biashara ashuu elaata oontokin nitaasa te biashara ore taata piilo ainyiang'isho oltung'ani naa te online arashuu te e-commerce trading ,naa eyieuni sii nilak iropiyani kake adoolta ajo kinkilikwani aajo ketenkaad ilak, kete Airtel money nejo kulie kete e-mpesa neeku ore entoki natii taata enewueji naa elaata ebaiki ninyiang'ishe oltung'ani netaa naatenakata etabaikia ewueji netaa etaasa purchasing netabaikia ewueji nayieuni mpisai ebaiki naa payment on order ore ngira ainyang'u ntokitin arashu ngira ai order mikiyakini ntokitin tewueji nitii, naa mpaka piilak amuu etaa payment on delivery naa ore teneyauni ntokitin nidol ni confirm naa inakata ilak neetae enaa ore piindip aipleesa order nilak, payment with order pwo neeku naa ore entoki nalotu ndamunot aainei egira ele tung'ani ainyiang'isho negirai aaliki, talaa, ebaiki naa tenkoitoi e benki, ebaiki nelak tenkoitoi e credit card, ebaiki nelak tenkoitoi e Airtel money ebaiki nelak tenkoitoi e e-mpesa amuu adol ajo igero tendewueji more payment settings neeku naa transaction eesita ele tung'ani egira ainyiang'isho, ee financial transaction .Ashe.

ore emboototo oltung'ani tengishui naa kisidai oleng ore ebotoro neme enosesen ake kebulu oltung'ani too idamunot, nebulu osesen nebulu mafikiri enyanak venye naifikireia mitoki adamisho enaa enkerai nebulu idamunok sii niche, naa ore esidano naa ore eisho oltung'ani naa inkera dii oshi naapuonu ajung' entoiwuoi naa niche naa puonu aretu tenegira siiduo apongori too inkoitoi, naa ore pee etumi oshi tengitaa nyanyukoto olayioni, neji ipang'a osina amu oree pee ebulu too intowuo enyanak ore enkerai sii ninye ore teisere kisum ajo kanyioo enyamali nagira aima olosho ore pee ebulu neyiolo ajo ore olosho lang eeta enyamali enkure eeta enyamali oo inkajijik ore pee ebulu nelotu apik irereni ashu ibarakinot, netum atokordu olosho lenye neeku sidai oleng ebulunoto oltung'ani tenkishu ore ninye idamunot enyanak neeku etum taata atadamisho enaa oltung'ani sapuk pee etum ayau inkoitooi naibelekenyieki olosho arashu naibelekenyieki entaaisere.

Sidain oleng nkirorot orkuak hasua ashu esulaki orkuak loo irmasai ore nkirorot orkuak naa kerip enkanyit naa custody doi natum aitabaiki enkanyit ormasai eyishoritin naapuonu amu ore pee eimikie orkuak nimitoki enapa anyit oremasai ainepu eyishoritin naapuonu ore nkirorot ormasai neetae eniko entito eniko tengamaa menye Neetae eniko tenirorie ngotonye neetae eniko Olayioni tengamaa menye Neetae eniko tengamaa ngotonye naa mbarikinot apa Kuna natipika irmasai petum pookin ng'ae aibung'a enkanyit neyiolou erishata enye tiatua olosho arashu tiatua society ore taata tenibelekenya Kuna mbaa metaa meyieu ena apa nimaniki aa Olayioni kirorie menye tenkoitoi naba ena enayieu amu nkaraki eisume ashu nibelekenye enkop kake eyaku keon engoki neyakj okdeket tenebo eyishoi enye ore entito teneku kipangaki loo menye nirorie aaku keshukokino loomon nenangakino loomon orpayiani orisiore obaa ena loo menye nimitoki aibung enapa anyit nengamaa ngotonye edol Ajo eyau entorini sapuk enkop neme ninye ake eyaki oldeket ore tee kimasai nesuj engoki eyishoi kumok naa ena piidol eji orperere apa otaasa Fulani

Ore apake tee kimasai nemeeta oltung'ani lemeeta erishata enye keeta ntoyie erishata enye Neeta ntoyie erishata enye netaa nkituak Neeta lewa Neeta sii layiok erishata enye tiatua irmasai ore apa Enkitok tenijo aing'or kemeni apa ninye kiplan ketii apa abori aa nkituak tenkop ormaasa ore elewa nishoki apa ninche enkanyit oleng tenkop ormasai naa kiningi apa elewa kake miningi apa nkituak ore apa nkituak naijio apa entool ake of mokoafi naas esiai neere tenikosea kidogo ata ninye kelo niari pesho kake eibelekenye naa nkatitin ore enkirorokino kemen apa elewa nkituak naa ena piidol oree pee kiroroki enkitok naa penyo nibol enkutuk penyo ningamu edol ore ntoyie naa kirororki loo menye too lukuny kake ore ake pee kemurati Olayioni niteru aishoo papai lenye ashu iltasati pookin nkaik naa ore ake peiroroki orpayian ake likae payian ake oloiroroko aa orbotor aa orkiti naa kengamu tenkanyit amu kejii apa tee kimasai meeta olee orkiti niminen ake olee nejia ninye mejokink olee kaji etopookie kake ore Enkitok meetae duo nalimu Ajo sidai enkitok

Kesipa ore teguton naa kekuru oshi nkituak oleng alag elewa kake esulaki ntituak kureti siankikin amu ketaa oshi irmasai enkanyit neetae elomon laa tenirori sanisana nkituak nedol ena kedol hasua ena ore lelo omon netii oltung'ani liure ene wueji maniki ore alalshe lorpayian lino netii enewueji eroritae elomon ogol nitum enkurna sapuk oleng amu nkaraki enkanyit ore olee naa oltung'ani apa kitobira enkai tee nkoitoi nagol negol ninye olee meure ntokitin kumok naa tenelo ninye pee eirori mbaa nagol mbaa sapukin naa edim olee atingiriaa kake midim Enkitok amu keshal oshi Enkitok megol ometuu ntare ang neeku etii elomon laa ore pee eirori ning'or enkop netum enkuruna tooltau lenye tenkaraki naa midim ninye atingira elomon ogol aa esulaki tenepuoi ntumoritin Nairobi elomon ogol naa ore oshi ninche naa keeku embaras nenig enkuruna oleng oleng

Ee ore perumo ltunganak eeta erishata sapuk natoni nimaniki ajo kemada ntokitin imaniki memelok ilomon meeta faida kake ore peaku kejo oltungani sere angasa ashukori pekingil atumo eseriani enkai nemeloku lomon oleeeeeng amu kingira naa reality i hit hard ajo ataa keloito eletungani na ebaki nimibayie ashu mintokiki adua tonkatitin nataana ebaki na kelo aimutie pingiligili adua neaky niyieu niororo ,ore mixed reactions meyieu niororo keyieu ake na iboitata neyiolo ajo ore adake piororo mintokiki atumo neakubore ade kulo omon pemeloku na tenkaraki meyieu seseni neoro amu ata nyee tenibayiororo ingira mra aoro niyiolo ajo ebaki nimintoki atumo tonkoitoi ashu tonkolongi naponu niteru lomon aaku kumok nemeelomon irkumok erishata naloito aitabawua erishata niroro mbaa kumok nitu iimakiki nemeloku naa amu iyieu ninyorinyoro.

Eeh ore petumo oshi iltung'anak eh eeta erishata sapuk oleng natoni eji naa imaninki ajo kemada tii iyie intokiting kelelek memeloku ilomon inositae akeduo ilomon kawaida kake ore peeku kejo oltung'ani sere naa nchoo ang'as ashukori pekintoki adua eseriani enkai nemelonu ilomon oleng amu kingira naa reality ae hit hard ajo kweli etaa keloito ele tung'ani nebaiki nimibayie arashu ebaki naa mintokiki atua adua tonkatitin nataana ebaki naa kelo aimutie oleng pintokiki adua neaku miyieu niororo etii emotions nae generate osesen loltung'ani ankuti mixed reactions naa meyieu niororo keyieu ake naa iboitata amu iyiolo ake ajo ore adake piwororo mintokiki aiko aja mintokiki atumo neku ore oshi inye kulo omon pemeloku naa nkarake uh meyieu iseseni neoro amu inotote nimibayioror ata ninye tenibayiororo naa ingirara aworo naa iyiolo ajo ebaki nemintokiki atumo tonkoitoi arashu tonkolong'i naaponu iyiolo ajo meyieu dii iseseni neoro meyieu dii niwororo niteru ilomon aaku kumok kumbe neme ninye ilomon irkumok ebaki naa erishata naloito ebaki netayiewua elde nelo etabawua erishata pii peipang kake iyatata imbaa kumok netu nindiskasasa etu iroro imbaa kumok etii imbaa kumok nitu iyimakiki nemelonu naa amu miyieu ninyorrinyororo.

Oree peuti oltungani metaa olarikoni arashu peyie egeluni naa esipa mee epooki ing'ae onyorr nemee pooki ing'ae olo ashipakino ina gelunoto oltungani obanaa otegeluaki. Nidol ajo ebaki netii loiba, ebaki netii lemekinyorr enikitegeluaki, ore ninye ina erikore amu ebaki naa ore ina rikore nieta sii entoki nilo atumie, nidumunye olosho, nidumu ormarei lino, naa keman iltunganak kumok oleng lelo tungana eeta eiro imbaa kumok. Etii taa loonyorr kueli ebaki netii ormarei lenye, enkang enye arashu ilchoreta ake naake loonyorr neyeuwaki ilkule abaki ninye nemee supat kake meeta iltauja torrok, iltauja sidan naa keman eeta sidan nijo mee olarikoni ashu iyolo aubelekenya enkop arashu metii sidano, naa ore ake iyie ninche loiba. Ore loina nemanaa nesukeny netum naa etaim mee tenelo matedolu amu keinyal ale enkop, meeta engeno naretie, neaku ore oshi petii iltunganak kumok aaman olarikoni engeluni naa inkangitie etii loiba, netii loonyorr, ore naa loiba neiro intokitin torrok negative thins mepo aikata ejo sidai ale tungani matedolu doi ajo ,kejo ake meeta entoki neas, neti sii sidano onyorr sii ejoto ketii sidai.

Wore olaini leworoto endaa tenkop ang' nemetorrono, sidai sulaki tenkata nauni imusaadani, naa kewori endaa kulingana enaa uwezo oltungani. Wore iltunganak ledukuya oongasi ayakikisha ajo kepiki e list peetum enkiti toki, naa iltunganak loingua ilmareita lootii abori, arashu iltunganak lemeeta toki, lemedupa intokitin toonkangitie, metaa kishori sii inkolia, nishori inkera ookishin nemeeta intoiuo, naata entoiwoi nabo arashu orpayian ashu ngotonye, naa ninche oshi ingurari sanisana. Nejia ikununuo eoroto endaa tenkop ang', alafu neponunui siinye ainguraa iltunganak oata intoiuo pookin kake naa intoiuo meenat meeta intokitin kumok, naakira ake sininche aanyok kibarua kidogo, oltungani lemeeta esiai sininche oonyokita nishoru sininche ishori nejia. Ina hierarchy pee iakikishai ajo iltunganak oifaa pee etum ashu iltunganak otii abori ninche etoorikiaki endaa kwansa. Aidim atejo wore eoroto, inaoroto naa keretisho oleng' naa keyau sii naboisho neyau enyorata amu wore ake pee ibalansi, niconsidai iltunganak oifaa niconsidai oleng', naa keyau harmony ashu eseriani olosho. Nejia ikununuo eoroto endaa tenkop ang', Ashe oleng'.

Ore too nkirorot ok nkaulele, neeta baa sidan naaji naa teneetae naa keshipa olosho ashu keshipa orusa. ore ene dukuya naa eseriani tolosho. naa ore inosuni imomon too nkaulele naa kinosini tolosho ajo keserian iltunganak, isupati meeta enyamali, meeta ilbuketa ashu meeta entoki nagira aitanyamal eseriani. ore eniare naa, biotisho. ore inosu oltungani ilomon naa inosu ajo, kira supati kibiot ntokitin, kibiot iltunganak, aikunaki nejia. naa ebae sidai Ina.